Kore taa sidano emashini naidon' nkirik tebushari, naa koree nekwe keisaidiyaa ,keisaidiya iltungani, ltungana metaa kesupata ninye alang iltungani amu kore ninye keitosioyo ilkasi te ng'amata nayeuni, ore sii te inkae baye naa keidim aidong'o inkiri kumok alang tana iltungana duo loidong' te ngaraki, keitosioyo naa ninye alang ltungana, kajo neja.

Kitorrono olarabal lolchamba ashu oloo nkulupuok akeyie kake ore enias sirkali naa peyie eworiki iltung'ana ilchambai lenye aishoo ntokitin najii title deeds kila mtu neyiolou enebaiki olchamba lenye pee mitoki naa ayawu engorngol naa atua olorere neeku nejia eidim sirkali ataas pee mepuku naa elarabali loo ilchambaitiatua olorere.

Ore batisho etaa nkumok namanya ewuejitin nemeshaita ore peeku meet ewueji neshaita too nkaulele eno naa kegolu amu ore ng'uesi naa kewok periperi nikiyaki enkae nyamali nayieu duo neeku keshaita ormanyara lino

Kore tom Mboya university tanaa sii college naa ketii ana sukuul ng'hojii nejii Homa bay aa homabay taa kauntii, Kore ana sukuul naa neserkalii akajo kore ntoki nikimitikii duake ijing' ana sukuul naa, grade inoo nitumoo piindip form four tanaa sii nkaji eong'uan, naa kore tanaa iataa grade kinii nemebakii C+ naa kajo mijing' naa sukuul aaz degree kakee kore duake tanaa iaz nkulie courses nkulie kuninii atuwaa diploma iata sii D+ mpaka C- naa indim atijing'a ana sukuul.

Ore eninko pee ever enkarna eno tee kuups naa eng'as ilog in kuuos portal ore pee elogo in niger nipik index eno ee K.C.S.E nipik olari lidipa entemata enkaji eonguan nipik password eno ore pee edip ena nilo dashboard nilo ewueji nigero personal details teine taa ever oltung'ani enkarn enono tiatua kuupcs

Kore teklojia naasishere eibc te losho lekenya naa kajo Kore nekwe naa ngae naji biometric voter registration aaku Kore ana kengur ninye pichai eltungani neingur si lkimojinoo tinipik aiteleki naa machini ashu aku si komputa kingoreki nikipiki si lkumojino metaa ascan fingerprints lkumojino, Kore si nkae toki kore tatua ana machini nipiki ng'ar inono, id ashu sii nkule tokitin atua namba esimu.

Epae indim si atumo passport eimu ecitisen Kore pilogin ecitizen portal nitum naa atijing'a dashbod niyia ng'oji neig'ero dashbod safes nitum taa aplae paspot ino tatua ecitizen portal.

Keikumok nkajijik ekomputani temuraa nakore nekwe na saiba kafe tanasi Kuna naji ict ofices tomura tanamura, Kore musaada nayeu ninche naaku keikumok Kore nekwe Kore duake tanaa keyeu ltungani potokopi tanaasi iyeu nintai duake nkae palai ino nitum msaada tenengoji ashu duake iyeu nintai potokopi eidi tanaa likae satifiket naku kisaidia naa Kore duake niyeu niaply nkule tokitin kumo kisaidia Kuna komputani

Koree merepitai rais pii le losho lekenya tene kake Kore ninye kegira ltungak aimaa ngolikinot sapuki oleng peeji etumo ninye rais kajo keilipa sii Bei e ntokin kumok oleng negolu si ntumoto esiatin tatua nkera naidipa skuuli naaku merepitai taa rais tenaalo